ore ebae nalotu idamunot aine i naa nchere kayiolou ajo, meekure edung'i intimi olenge'.kainyioo, tenkaraki ore ele jiko le jiko okoa naa inkuti kuk itumia, neeku mepuoi aitau inkuk kumok. neeku sii medung'ii intimi ang' oleng amu inkuti kuk naa ake itumia ale jiko. neeku ore entoki nadamu nanu naa nchere intimi meekure edung'i oleng.

ee keidimayu netum ilaramatak iropiyiani esili, keetae iltururi oshi oishooyo iropiyiani. naa ore ilaramatak teneibung'a sii ninche anaa olturur naa kepuo aayau nena ropiyiani nepuonu aasishore, enkiremisho taa anaa epuonu aifyga nkishu anaa ntare. naa ore sii kejing'aki sirkali tenelo nishori ele orere interest sapuk, naa kisaidia sirkali alak ashu itau ina interest tenelo nepikakini.

Ore ena siaa inaa endapash engirae aitobir ,naa ore eninko tenintayiolo oltungani naa nchere ingas aatoliki enkerai ino aa kiti ajoki tenedumunye asubuhi , ningas aitobir endapash enye . Amu teneyiolou aitobira aa kiti naa ata tenebulu nemerikino ina bae . Kake ore tenitobiri endapash naa nchere kengas oltungani aitayu irkarash lenyenak muj , nengasaki orkasasha kiti a bedsheet, nigil apik ormirangeti sapuk.

Ore embae edukuya nalotu indamunot naa nchere ,ore olorere oiragita tene wueji nemetum ake ninye emoyian naji malaria , tenkaraki adolita ajo keeta ineeti toondapashi enye .Kake ore eniare elelek etum ele orere emoyian anaa typhoid tenkaraki ore ene wueji niragita , ketii nkilani chafui nairagaa , netii sii intokitin chafui. Naa ore nena naa keyau ilojingak naa kidim ayau kulie moyiaritin kumok.

ee kaidim ore ebae nagira aasa tene wueji naa eetae intasati uni wenkerai, naijo ketiu anaa keeta entoki nagira adol tesimu. ore sii entasat natii katiakati nkulie naa kibung'ita olchempe, ketiu anaa kegira duo akuroki ilpaek. naa kulie masaa natuuno tolchampa. netiu anaa ketii or message otijing'wa, amu ijo kegira akueni oleng, neeku ketiu anaa or message oitiship ninche.

Ore eninko teniyiolou naa nchere , idolo olorere lotii lelo tururi , nidol tenaa kegira aitobiraa iropiyiani enye tenaa kegira ainyialaa ashu tenaa kenotito nkulie oitoi neme inaayiolo apa. Nitoki sii aaaku keetae inyamalaitin kumok oleng tenkaraki aikumok iltunganak otii olturur obo netii lelo lemeyieu nitayu iropiyiani aitobiraki , neeku kelonetum enyamali aa enoto apa oltungani iropiyiani orkulie nemeyieu ninye nitoki aitayu inenyanak .

ore dupoto naa nchere, idim aterawaki oltungani olakua otii ata nkwapi eboo iropiyiani, naa kidim anoto. itoki sii aaku idim aterewaki inkera esukuul ata inaalakua, nimintoki aitumia kulie ropiyiani alo mpaka ine netii, ayaki ninche iropiyiani. ore nyamalitin naata iropiyiani e digital naa nchere keetae iropiyiani, naadung'i naareyieki nena ropiyiani, naa kelo sii nireu aing'ialaa apik kulie ampa. anaa ejing ilapurok nikilej aajoki tereu, nireu iropiyiani inonok aing'ialaa.

aadup nanu airoro inkutikie uni, ore enkutuk edukuya naa enkutuk naikino, aa aenkutuk emaa taa ina, ore inaa enkutuk naatoyunyieki. natubulua sii airorita ina kutuk. naitoki ayiolo swahili aa enkutuk yiare ina natayiolo te sukuul, naa ore te sukuul naa lasima pee isum ilosomo le swahili niyiolou naa airoro ina kutuk. ore enkutuk euni naa enkutuk ekingeresa natayiolo sii ninye te sukuul, lasima naa apa pee iyiolou airoro ina kutuk te sukuul.

Ore pee anyor nanu ena bae naa nchere , aikincho oltungani shomo totona tenidip ataasa esiai sapuk ashu etiiki holiday osiatin .Naa itumoki ashom oaitigira osesen lino, nilo aining enkijape , aa ore taa ene wueji naa inaatii embata enaiposha naa itum ashomo atipika kewon ewueji sidai nilo aton aitiringie osesen lino.

Ore tenadol ena naa ore entoki nadamu naa enkolong apa enkomono kitii sukuul . Naa keasi oshi ena too nkera emwisho napoito entemata aa ene KCSE ashu ene KCPE , neponu intoiwuo tenebo ormwalimuni, neponu pookin atoni ,neyauni iltunganak le kanisa pee eponu aaomonoki inkera pee etum ninche aima entemata enche. Ore sii ena netaasaki erishata apa naatae emoyian e covid ,aa idolita inkera ishopita ninche enkitampaa napiki enkutuk tenebo onkumeshin.

Ee kaata engeno naipirta ena kipeta , aa nchere ore taa ena naa iltunganak oosita biashara obol pee itumoki atipika iropiyiani inonok e biashara kando pee mintushul oropiyiani inonok niasishore tiang. Naa indim atabolo te benki pookin niyieu nibol. Aa ore taa ena netabolo olopeny peter mwangi , te benki e cooperative bank .Naa biashara ake etum atipika iropiyiani e biashara atua ena kipeta . Naa olduka ilo abol , pee itum anoto ena kipeta yioloti anaa paybill .

Ene tipat ena bae te murrua ang , aa nchere ore taa ena bae naa oltaka egirae asotu tosokoni. Naa ene tipat tenkaraki ore oltaka tenetii atua sokoni naa keyau imoyiaritin kumok oleng tolorere loo mirisho , enaa tolelo ninye loponu ainyangisho tine wueji .Kake ore pee esotuni naa kitungwaa iltunganak batisho oomoyiaritin anaa cholera anaa typhoid te murrua pookin nasotunyieki oltaka.

Ore ena naa kadamu apa esiai e corona , naa adolita taa iltunganak ajo metaanikino , nadolita sii ajo keeta enkitambaa naitoipieki enkutuk nitoipieki nkumeshin. Adolita sii ajoorbarasa etiiki anaa etiiki kanisa tenkaraki adolita mashinini e keyboard naa te kanisa oshi edalae. Nadolita sii oltungani ooota orkikapu , nibungita iropiyiani. Neeku idimayu naa kanisa etiiki meetaa sadaka egirae aitayu enaa etiiki ormushango ogirae aitayu iropiyiani.

Ore embae nagira aasa tene wueji naa entumo etiiiki , aa elelek eaku entumo e county natii orgavanai naa entumo e cabinet aa adolita taaa emisa naaa nejia oshi eikoni tenetoni eetae entumo e cabinet. Amu eetae osapuk otonita ninye tenchoto nabo, netii irkulie omanita , neeta imbukui aimaanisha naa nchere entumo etikii tene wueji.

Kanyor nanu ena bae oleng , ore taa tena pisha naa empisha nagira aitodolu holiday voucher naishooki ena tasat yioloti anaa mrs mirriam maingi ,naishoo enkampuni e jonbo tours and travels , naa elo ninye osafari loo ndamai uni o nkewaritin are natalaa ena aampuni naa kisidai amu itum ashomo inkwapi naa nkuti ropiyaini ake ilak ashu miulak ninye pi.

Ore taa ena siai naa eunoto oo ndizi yioloti enaa irmaisurin naa ore eninko pee iisum oltung'ani metayiolo ena siai naa nchere irik ilo tung'ani olchamba nilo autaki ninye enikoni teneturi ngumot aa keturi ngumot sapukin niyau duo empeku oolelo maisurin nilotu aliki enikoni tenepiki enkop nilii sii enikoni teneramati pee etum naa ninye atayiolo ina siai.

Enetipat oleng' enabaye temurua ang' naa tenkaraki ore ena naa enoto oormatunda yioloti enaa papai naa ore kulo matunda naa keretu olorere oleng' tenkaraki ketum ninche ainosa enaa endaa terishata nemeetai endaa, ore sii ilmatunda naa keretu olorere te afya neeku enetipat oleng' teneuni amu keretu olorere oleng' temurua.

Ore taa Kuna naa embatai, aa keatai sininche anaa inkukui , naa ifuga sii ninche pii itum ainoto ilmosor anaa imir ninye, neaku ias ena anaa biashara ino nifuga ninyang'aki endaa. Ore pee eyuu ilmayai nimir lelo mosor nimir sii ninche amu ketii sinye iltung'ana oonya Nena kukui. Neaku ias naaji ena anaa enkoitoi e biashara ino. Aisidai oleng' tangaraki eata ilkiloi sapukin, kushinda inkukui, neaku ilo atum impesai kumok.

Ore entoki nadamu tenadol ena siaai naa eunore oompuka. Aa eunoto oompuka yioloti anaa cabbage anaa sukuma. Ore ina naa enkoitoi sidai oleng tenilo aaku iunoki kewon impuka inonok tenkaraki kitadoyio impisai nintumia tosokoni igira ainyiangu kuna puka . Adol sii ajo ketii eunoto oo matunda enaa ndizi naa kisaidia sininye te afya oltungani .

kanyor nanu emposho sikitoi , naa tenkaraki meeta ninye acid sapuk oleng , naa teniyier naa kelelek esioki aku kushinda empoosho nanyokie , nitoki sii aaku meeta enkisumpuanisho enkoshoke anaa enda poosho nanyokie.

Ore taa tena pisha kadolita isirkon naa iletipat oleng' isirkon temurua ang' naa tenkaraki ore isirkon naa keretu olorere oleng toosiaitin e ang' aa nchere tenepuoi enkare naa akiretu osikiria oleng' amu inapunyie enkare nitoki sii aaku kenapunyieki ilolan tenepuoi osokoni amu ipik ake nemintoki alak iropiyiani pee kinapaki ingarrin enaa iltukutuki, nenapunyieki sii ilolan idurrirai epoitoi innkulie wuejitin.

ore taa tene wueji naa edaa naatae ormushele, onkiri , onkwashen, obrokoli, neetae sii ofakado, naa ore eninko tenintoir naa iyier ake ormushele te kando openy, niyier inkiri te kando openy, niyier sii ninche inkwashen openy. ore orfakado teninyiang'u ashu ilo aitayu tolchampa tenaa iyata, nilootu ake aitayu maganda enyenak nipik ene wueji. ore sii ninye brokoli, intayu ake tolchampa lino nilotu ayier. naa keeta enda daa afia aa keeta taa entoki naji balance diet aa keeta taa mpukunot pookin naayieu oltungani nenya.

Ore taa ena baye naa eunoto oldupai naa ore ildupa naa iletipat oleng' aa nchere tenintau oldupai nilotu akit naa itum intokitin sidain nintobirishore aa intayunyie irgoso oenishoreki tiang' aeniie nkishu neenieki isirkon enaa iya ninye olduka alo amirr nitum iropiyiani kumok oleng', ore sii ai baye naa intayu intokitin naaranyie inkera toldupai nilo amirr enaa itodolu orkuaak linyi sidai oleng'.

Ore taa ene weuji naa kadolita enkiteng' naata olashe kiti, naa ketiu enaa enatoiunyieki ele ashe tenekata naa enetippat oleng' tenkaraki ore einkishu naa kisaidia toonkoitoi kumok oleng' aa ore ena indim atalepu kule, niook niidim atalepu kulie nimirr nitum iropiyiani niasie kulie tokitin, tenebulu sii ele ashe naa kemiri ninyiang'unyiekie ai kiteng' ashu ereyieki nkera sukuul. Neeku nenetipat oleng' ena siai.